Murindap beek kokonu mionwogik che chang mising che chuton ko bilhazia, cholera ak mianwogik alak che chang. Kakwautik che kisubi siketer mionwogik cheu chu ko oratinuek che isubi. Netai ko keyatita beek eng olan tugul ole kakinyorchi. Nebo aeng ko kende kerichek beek che choton yee biik sima. Nebo somok kora ko kechop komostinwek chekindo beek che tililen kila betut yo imoche iye chito beek iye. Nebo angwan ko in mat kopit kirindaet ab beek sigopit kocheng biik kimoswek alak che nyoru beek che choton nyoru mianeogik.